kanyorraa eunore naitushuli intokitin teneuni naa tenkaraki tenilo nintushul naa keisaidia inkulie tokitin inkuliek aabulu aataa teniun ninye majani naa tenipik irmasurin enaa irkeek atua naa kepuo ninche aaretu ina majani pee meya enkare oleng anaa peemeworr osiwuo.

Kenyorr aigurana empira nenyorr aii aakuata naa keretu biotisho enye amu ore osesen laa etonita ake nemeeta entoki niasita naa kakiyaki kulie moyiaritin, naa teneilo ninye akwet naa keisaidia osesen lino amu ketii entokitin' naagili tiatua osesen enaa eyilata Sapuk, enaa ninye esukari tenesapuku tosesen naa tenidala empira naa kelak osesen lino nilo aning' esidai.

Ee keton Nanu aok inkiek liang' naa tenkaraki ore oshi irkiek liang' naa ketii imoyiaritin naishiunyie, aa tenikitiru ninye orkirobi naa ketii olchani oji leparmunyio nebaki nikitotiro orkirobi nemiata impisai nilotie sipitali naa tenilo entim niyau leparmunyio niwoju, nimuku nitum atooko naa enchiu. Keetae sii emakat naa tenirrok naa teniinio enkiti makat naa kelo aitodoyio ena kirroket ino, neaku kadol Nanu ajo keton aa sidain irkiek liang'.

Ore ena siai naa ewoshoto oo mpishai etumiai kamera sapuk, ore temurua ang' naa keasi ena ing'olong'i naatae osirua aa nchere eeetae osirua leinoto, eetae osirua lenkiyama, eetae ninye osirua lengidipata esukuul. Neaku enkolong' eshipa olorere oleng' aashu enkolong' nasoto olorere kumok nakata oshi ewoshi empishai temurua ang'.

Ore tena pisha, naa kadolita oltasat loormasai olikae laijio kekitie toladuo tasat ledukuya, naa kaidim atejo olayioni ele ompapa lenye egira airo, neisho sii oltasat aloyioni lenye enkikoo. Ebae ena naasi pooki Kata tenkop ormasae, aa nchere tenidipi aikenoi Intokitin aa Enkishu ontare neleku olayioni omenye tesiadi eikok oltasat olayioni, neliki enkatini eilo marei enaa eneikununo apa Maisha tesiadi.

Ore ene dukuya naa parrip kewan, kayakikisha ajo eitu anyikaki ewuejitin natii oloirerio, amu ketii emoyiaritin naayau oloirerio aa emoyiaritin naijio elototo enkoshoke arashu ninye erruguma. Kake tenapik kewan ewueji nemetii olairerio naa kegol paatum Nena moyiaritin. Ore sii engae naa paayiolou ajo engae aboitare aa nchere oripayian Lai ake eifaa naboitare, pee aarishie kewan emoyiaritin naayau eloloito.

Ore embae edukuya tenadumunyie naa Kang'as ajoki Enkai Ashe naitobirr edapash aii duo nairraga, nalo jikoni nayiaraki iltung'anak laainei shaii etedekenya, ore tenidip naituku Nena pirbili etadekenya naituku sii enkaji aii paa kaipang' alo aing'oru kulie siatin eina olong'.

ore entoki nadamu naa enkuatata ele osho le kenya kinotito nkakuatak kumok oleng nataasa esiai sidai tele osho lekenya toonkuapi eboo kiata noo Faith chebet naashomo aakwet toonkuapi oolashumba nepuo aas esiai sidai oleng neya olosho le kenya dukuya tesiai enkwatata.

kanyorr ena oleng, ore ena naa empejore oorpayek kara nanu enkaunoni orpayek naingua enkop nauni irpaek naa tenelo pee eku irpaek naa kitayuni irpaek lenchiwia aapej naa kaisidai oleng ashipakino nanu oleng empejoto orpayek naa ina pee anyorr ena pisha oleng.